Olekichopto mursik ih ko yaan kakekei cheko kiyo, ak kegany kokaitit, kebakach baga koron akerangyi sotet akinde wasek akebakach nekit betusiek muut kokakochabsk chechoto komuch kelu

Tuguuk choker en yuh ko rongorik olekichoptoo rongoriik kiyoe korong beek, yekakiyoo beek kotor kochumugan kengool busyeek ak beek en ikombet nekiten. Mokindo chechang kingole tuten. Yekokochumugan bechukan any kerongyii because kochumukonii en sopuriet. Ak kekany tor kololioo yekakololiio kinde sugaruk .Kokochobok rongooriik.

Tuguuk chemile bik chokeree en yuh, ogere ingwek chekikinde beetit. Ingwek chuton agree ale miten oldaengee, kikichopchii ingwechuton oleburen. Agere berisit nemiten elebestoos ingwek chemii komosi ak chemikomosin. Agere ingwechuton ale kikindechin suswek ngwony asikokochi beek. Agere kora paipusiek chebo beek chemiten maran chenoki ingwechuton beek. Agere kora indisinik, chemiten imbaranitok. Indisinik chetomo koiyoo, tomo koyaam kebut. Agere kora bandek chemi tabaan yunok. Ak keetik chemiten imbaranitok kwenet

Bo komonut boishonii en kokwet ndamun tuguchu komuch Kiam. Kiome tuguchu yon kakitil ak kiam oriit. Tuguchuton kotoretii bortoo kotere mionwogiik, inyoe Kora mionwogiik Che terter en bortoo. Tuguchuton kora koimuch keyaen mungaret, kioldoo tuguchutok kora asikesich rabinik. Tuguchuton kotindo rabinik yon kakialdaa ndamun, kiibe koba ndonyoo asikialdaa

Ngomnotet chekiboishien en boishonii, koyoche inai ile kerichek chetian, chekepimoni ak kingool ak beek. Asimabeel bandek, yoche kora inai Ile nyolu kindoo berk Che tian, akoyomegee ak kerichek chetian sikebiit bandechutok. Ko kaarik chekiboishien en boishoni KO bomit .Imuch kindee bomit nekakikesen en batai, sikongolchi beek chekakingool ak beek ak kerichek kora. Asikebit bandechutok koboishie kora nyolu kora kelach kambut, asimochut bortoo kerichek chekebiten bandek.

Kit ne tese tai en yu akere mbaret ne oo. Mbaraniton akere minutik che kirut kokararanitu che nyalilen. Minutik chuton akere ale nganuuk. Nganuchuton akere ale kokosich metoek, kokesen en metit. Akere kora piik somok che miten mbaraniton. Mara kokere ko marari mbaranitan pichuton anan ko mara ko mache koker ngot ko kokonam mianwogik nganuchuton.

Boisioni eng kokwet nyun kechobe betit kichobe betit korok asikemin tenderek akerongji beek kila yekakorut tenderechuton nekit yekekobek betusiek tamanu kokakorur tenderechutok keib any tuguk chekikorut eng betit niton akebalchi keringonik akeroi beek tun koechekitu tun kakoechekitu kesember yekekoechekitu keboisien ana mara kealda.

Ole kinetito chito koyai boisioni keteme imbar, ye kagetem imbar kesto siratik che mi barak ak ketem negiten ak kechop betit. Kichope betit negiten kingole ak katoldolik chegitoldolen ak ketilatil ngungunyek komengegitun. Mayoche komiten ngungunyek che eechen en betinigan. Yekagechop betinigan ii kegerer lainisiek che mengechen asiginde tenderek kosip lainisiechugan ak ketuch ak ngungunyek. Ye kagetuch ak ngungunyek kinde suswek barak ak kerongin beek kila asimayomyo. Yeche kotwonit ngungunyat tatun korut kortwechuton en betet.

Ndoger boisioni abwote elegichopto pilipilik chon kitilchin ingwek. Pilipilik cho nyalilen. Boisioni ketutani pilipilik che mengechen en betit. Ye kagobek betusiek negit wigisiek somok ii keip abogebolchi keringet pilipilichuton. Ye kagotwo kinaga beek kila ak kesemberchi. Yegagotwo kinde katoldolik ak kesemberchin kila tatun koechegitun pilipilichuton ko kagoi ak kosich pilipilik che eechen.

Bo kamanut boisioni eng kokwet ngamun, ngebai tuga kobo kamanut tuga. Kiboen suswek. Tuga kobo kamanut ndamun miten tuga che konech chego, kochego komuch keluu en kaa kechopen mursik asikialda anan kechopen mursik sigelu kiamnda kimyet. Ngegonech chego kora komuch kialda chechuton asigesich rapinik. Rapinik chuton keboisien keolen amitwogik anan kelipanen rapisiek chepo sugul. Tuga kora komuch kogonech bendo. Bendo kora komuch kiam en kaa anan kialda benyiton kora asigesich rapinik. Miten kora tugache eik, eik kora komuch ketemisien en imbar. Eik kora komuch kialda siwakeeny asikesich bendo ne kialdo. Eik kora komuch komiten eik che name tuga che bo chego.

Ole kinetitoi chito koyai boisoni, koyache konai chito kole yache ketil ketit kwenet. Kitile ketit kwenet aketil kong'eten taban mpaka taban olda age. Yekaketil ketit kwenet, ki yache konai chito kole yache ketil kwo lain. Manyolu kwo lain kosub ketit. Nyolu komur ketit. Asikerat ak ketit nekakimache keratchi, keratchi ak selele anan ketaa ak seletop.

Kit ne anae ne yuu, ko yutoyu kikitech akinde selele ne lel. Yuton keminchin tuguk che mengechen cheu nyanyek. Kiminchin nyanyek orit yutok ndaamun mayanchen konyor asista ne oo missing. Kindoi selele niton ne lel, asikochut asista ne kitnt akoburgeit. Yuton keminchin tuguk che mengechen che tou ngwek anan ko nyanyek chukaan any. Akerongchin beek kila. Akesemberto tun kachobok.

Aabwate inayoe boisioni netai, boisioni ko minetab mokobek, aaroru akobo boisiani ndamuun kararan minetab mokobek, imuch kemin kobato bandek, imuche kemine ngamun Yoon kimine bandek ih komuche kemin mokobek tun kesemberi bandek ih komuch ke kararan kasit ni ngamun mokobechu keame . Imuche keamda komiet ketilchi kiseri

Bo kamanut ingeyai boisioni ndamun yoche kwo sugul lakwet anan ko lagok ko yache kosoman. Tun kagotar sugulit noto nebo barak ii koyache keyai boisioni ndamun bo kamanut boisioni en sometab kasit. Nyalu iyai boisioni asisich kasit. Yon ngisome kasit ko nyalu kesirin yon kiriyai boisioni. Kiyae boisioni kora yon karitar sugul noto nebo barak.

Kit netesetai en yuu, akere mbar. Akere mbaret nekaketem nemiten ng'ung'unyek che akere kakekiramchi kirait ng'ung'unyek alak . Akere kora chito nebale keringet. Chichiton kora akere ale kakobal keringet nemalo. Akere ale tinye minutik chito age en taban en eut. Mara komache kokochi chichiton nebale keringet komin minutik chuton. Akere mine minutik chuton en keringet nekakobalchi.

Kampunishek chechang cheyae lipanetap simoit, kokere icheket kole kararan. Ndaamun chang oratunwek cherube sikorip simoishek chuton. Mara kondoi simoit niton kit ne nae kole makolipani chito. Ko yamakolipani chito, kopiru simoit kole matakai ilipan smoit. Nyolu ilipan kora. Indoi kora tuguk che kere kole tot kobit chorset. Indoi simoit kora tuguk chekere kole tot kochor chichito simoit koboisien amalipan.

Kit netesetai en yuu, akere biik chepyosok che mwetisie. Akere chepyosok chuton ale tinye age tugul kiraishiek. Akere ngoroik che mwete chepyosok chuton. Chepyosok chuton abwate ale yae tililindo nebo gaa. Akere kora ale miten beek che tililen, che boisien chepyosok chuton komwete ngoroik.

Tuguk che mile biik en yu agere lagok che mengechen. Lagok che mengechen ko agere ale kiputyin amitwogik. Tinye age tugul saninyin. Amitwogik chutan kora agere ale miten sapuraik. Chang amitwogichuton. Kora agere kora chumindet nesorogu amitwogichugan kosorokyin lagochuton chu mengechen. Agere kora biik alak che toretige tugul en taban che sorugu amitwogik chugan kogochin lagok che mengechen.

Ndaker koroi, ko kiy nenyone metit nyun ndaker koroi, ko simoit nekakiker. Simoit ne kakkier ko mara ndaamun makilipan. Koyach keker simoit niton. Lakini akere ale kale chito en yeu, kakikeren simoit lakini kakolipan. Ko kakilenji any, kocheken. Mara miten ele kayait en simoit niton. Mar komanam network asikai kekeren simoit niton. Lakini kokakolipan kora.

Achame boisoni. Ndaamun boisoni akere ale lagok chechang, lagokap sukul. Akere lagok chuton bo sukul ale kakialchi tuguk chechang akikochi. Kakialchi biik tuguk kwalchi ak rabisiek kwai. Toreti lagok chuton ndamun mara lagok chuton koseretos, memuchikei koalchikei tuguk che kakipchi. Anan ko mara lagok chuton kora ko chematinye sigik. Kakitoret anyun lagok chuton kealchi tuguk. Achame boisoni ndaamun boisoni koboru toretet ak ripetapkei nebo lagok che seretos.

Bo kamanut ingeyai boisioni ndamun agere konetindet ak lakwet ne mingin. Konetindo nito mara konete lakwet ne mingin kosiris. Mara konete konam kilamit situn koet kongen konam kilamit. Mara konete kora kosoman. Konai kosoman lakwet nekiten tun kaet ko tun ko nae kosoman tuguk cheterter. Yache kinet lakwet yon tagomingin asitun kagoet ko kagonai kit netesetai. Yoche kora kinet ndamun situn kosich kasisiek che kigasomanchi lagochuton koyache kinet lagochuton yon tagomengechen.

Kiy netesetai en yu, akere biik chechang. Akere biik chekaiumkey kotebot. Sikomiten biik che teleldos. Bichuton kora akere kanam kartasit nebo komonut. Mara koboru kole chichi kakindechi metametan, mara komwae kole kokakotar somanet. Anan ko mara koboru kole, kakosich kasit chichiton. Mara kakobunchin komonut chichiton, ndaamun nyikotoreti biikap kokwet nyin. Akotoret koraa biikap koinywan.

Tuguuk chebo komonut en yu, ogere kerichek. Kerichek chuton komuch kikochin chito yon mioni. Yon mioni chito komaran omee metit anan komara miondo agetugul. Kekochin kerichek chuton asikosop. Agere kora bakit ,bakit nitok kora komara koibote kerichek alak. Anan koibote tuguuk che kirooten moeet. Agere kora Kartasisiek che kakisir, maran sirutik che kakisir en yu, komaran koboru elekilukuito Kerichechu anan ko ele kiyoitoo kasiniton.

kiit netesetai eng you agere piik chepakamanut. pichuton kora ko kandoik chepaemet. mara kandoik chepoemotinwek cheterter. agere kora pichutak ale ngalale ngalek chepo kamanut. agere kora ale mara kotete ngalek chetareti piik anan ko chetareti emet kotestai komie.

kiit neapwote ngager poishoni. apwate kandoik cheterter, kandoichuto ko mara kengalachin oleipkoyaitai kaasit, anan ketepe olekokoyita kassit kandoik chutok , anan komara mwaiakichek kole kokoyaitano kaasit anan pendi koae kaasit komie kandoik chuton kora kopakamangut amuu indochin piik chechang. agere kora kandoindet notok kikure raila ondinga agere ale kandoik chutok kolngalale ngalek ap kamanut eng yutok.

Ele kichoptoo koroi kekwonyee kora, kekwonyee kindoo beek maa. Yekakochumugan bechukan kinde busyeek ak kekwany ak muganget komong imiet. Ak kechob kora ter banyeek, banyek kechobee ter kindo mwaita, ketilatilchin nyanyik. Yekakotwo kende sanit kituyo ak kimiet nekokemol. Yekokotwo agree ale kakinde ndimu barak, komiten kora kitunguik chekoketilatilchi haram sikwonyinyekitun tuguchutok.